Ei pichani ni endi atemo fwenyo ni nitie ji ang'wen to kendo chalo ka gima jogi gin kanyono mane nitie e chokruok moro, to kendo aneno ka gitimo gino ma iluongo ni pur, to kendo aneno ka aneno ka gima gi jalno maruako gigo ma itiyo godo gi jopur, to kendo katemo rang'o maber taneno ka gima nitiere jogo mandiko kendo aneno ka gima gitemo kawo nonro moro kaluwore ni jalni pimo ne gi gino manosebedo kotimo, mae en achiel kuom kelo dongruok e yore go mag pur e aluorawa, to kendo kachako atemo rang'o maber ,to aneno ka gima chalo ni joma moko bende nitiere kae kendo ji ng'eny, aneno ka gima nitiere gigo mopogore opogore machalo ni nopidhi kendo nyaka sani chalo ni ne en nyasi maduong mane ji koro temo rang'o kata temo fwenyo ni en ang'o mane otim kendo ma tijni nokelo maduong'

Katemo rango pichani maber to aneno ni en kanyono manolos ne nyasi. Tokendo nyasi mane nyalobedo ni obag e aluora ni ne en nyasi no mar arus. Kata mar kend. Kendo gino mafwenyore kaeni en ni chalo ni nenitiere jogo mane kendore to kendo nolos negi kaeni mondo mi oriw ji mathoth mondo mi one e kaka nyasi gi ber. Mae en achiel kuom gino mariwo ga ji, jogo ma dwaro timo kend margi. To kendo kachak afwenye maber kendo karange en kumoro mabor to kendo en e tie got moro kendo aneno kagima olose makare. Kendo irito mana ni nyasi ochakre ni mondo mi jok ma kendore go obi mondo one kaka gitimo nyasi gi. To ma en achiel kuom gigo makelo mor kendo riwruok e yi oganda. Kendo okelo ga riwruok kendo omedo miyo ji ng'eyore kendo giherore. Omiyo kendruok en gima ber. Tokendo gima biro e pacha en ni ber ka jitimo ga nyasi ni mondo mi ji omed riwore.

Katemo rango gini to gimabiro e pacha en gini miluongo ni scholarship. Ma scholarship mar wings to fly. To kendo en gino mobedo sponsored kata en kony mo ya kuom bengi no mar Equity. Scholarship en tiende ni jogo man gi nyalo kaw ting' mar jogo ma onge nyalo ma pod ni e kinde go mag somb gi. To kendo kae aneno ka nitiere nyithindo go mapuonjore kendo chalo ka gima gindiko kata gitemo somo gimoro. Ma tiende ni chalo ni chalo ni e gi yudo konyruok ko ya kuom wings to fly. To wings to fly ni en gino ma oket ni konyo jogo ma onge nyalo kendo jogo mok chulo fees kata somb gi ma gitieki. Omiyo gini en gino mosir gi kambi no kata bengi no mar Equity. Ma en achiel kuom dongruok kendo nyiso ni ji oherore kaluwore ni bang' konyo gi kamano to gibiro bedo jogo ma nyalo konyo gwenge kata gitemo konyo piny wa ni. Omiyo ma en tijno maber ahinya ma Equity timo.